E chiro kama ng'iepe, abokwayo jal mausona mondo lerna kachiel kachiel kaka onego atii gi masindno. Bang'e kasekao masin adhi dala, abosome otas mondikna kaka onego bed natiogi masindno, mondo mii atii kode maber.

An aero oro ote machuok, nikech mano anyalo wacho gimoramora sama adwaro gi kaka dware. Opogore gi kagoyo sim, kata ka ng'ato ogona simu. Mana nyalo koso kata mbaka mago, nikech an akia kata goyo mbaka e sim.

Ma en nyathi ma ja higni abich kadhi piny machik wacho ni onego bed ni dhi e clinic nyaka chieng' ochop higni abich. Clinic ibotere kaluwore gi tarik ma ondikne kamano kamano nyaka otiek. Ma itimo mondo one ni odongo e yo makare maonge shida mora mora kata kobet ng'amaduong'.

Ute thieth mane gweng'a gin mag piny owacho. Mang'isoni kidwaro neno daktari to ok ichul pesa mondi kineno daktari. Ineno daktari nono. Mano miyo ok iti gi pesa mang'eny . Gimoro kaka pimo sukari ,ng'e chalni, koro ka kute mag ayaki. Kata rango kaka adundo gweyo gi pimo tuoche mamoko bende nono. Mana yath emichulo tobende en pesa matin, ma mano kigoyo kwano tiyudo kitiyo gi pesa matin bende.

An ok ahero gomo, nikech seche ma gigomono, giwang'o nder ni wa makonyowa pile pile, ting'o misigo kata wan wawegi ka wadhi wuoth. Sama gigomono, giriwore gi jo mahundu makwalo gike ji to moko neko. Sama gigomono bende gikwinyore gi obila, to moko inego.

Maeni en chiwo mich ne ng'ato kaluwore gi tije maber mosebedo kotiyo, gi kaka osebedo ka okonyo ji. Maendi ber nikech omiye en owuon siso mar medo konyoji maber, gi tiyo maber ne oganda.

Raila Odinga, e jakedo mar piny luo. En emotelo neji epingo sirkal kadwa timo gik maok beyo neji, ma one ni gik moko odhi makare.

Ngero yao wii ng'ato kendo nigi puonj. Moro kendo kani dwaro chwalo wach moro ne ng'ato to tami kakichwal, koro e kind mbaka ucha, tisoe ngero kanyo, dhi lose mamit to bende kata kokolose mamit, to gima nidwachwalo cha tichwalo.

Goyabal en kaka timo orako. Orie lechegi ma remo ringe dendi maber, asto yao fwondeni midong' kiyot.

Mokwongo, two oken gima ochan. Marario, theith mar nyithindo majo igni abich kadok piny e osuptal mora mora mar piny owacho ithiedho nono. Omio nyathi kobet matwo kumora mora moyudie, inkaka wendo to itere e osuptal moramora mar piny owacho man machiegni.

Pim mar ngima ber nikech kitime moluwore oluwore, kanein gi two moro moponde dendi, tidhi chako thieth chon maber kapok omedore.

Osuptal adhi mana katuo mokanyal wacho ni di di. To ka Nyasaye okonya mokabedo matuo e higa, to ka higa dhi rumo to adhi osuptal dichiel, pimo chal mar denda.

Puonj pokotim moromo, nikech pod ntie joma nyien mayudo twochegi. Koro puonj en gimosiko. Twoche kaka kahera gi ayaki pod onego ong'is jii kaka giritore ka gin gi two ni mondo kik giland ne jomaonge godo.

Seche ma nyathi dende chuakore chande, igonyo ne lewni mamiye liet mane irwakone, asto iyao dirisha mondo yamo okwadhe maber, tiene dende gi pi maliet. Inyalo miye yath makweyo ne rem bende.

Miyo mapek nyaka dhi e klinik nikech kanyo e ma ibo miye yien mageng'o tuoche moko kaka malaria. To kanyo bende e ma ibo mii yien ma konyo dongo nyathi e iyi. Kanyo inyalo goyi picha, irango kaka nyathi onindo, ka iikori mar nyuol.

MIne ka pek, to gin gi gombo moko mabiro manyien. Iyudo ka ng'ato ohero kata sote moro. Mano ema odwa ni omadh pile pile. To koduogo kokonyore, to kata soda no e ma ok omadhi. Iyudo ka samoro ng'ato, nitie tik moro mokodwa winjo kata matin. To kosekonyore, to be en aena maber. Ng;ato samoro ka pek, iyudo ka dende, tiende kuot kobet ahinya, to kosekonyore, to lal.